Ingĩona atĩ gũtirĩ na network gĩcigo-inĩ gitũ, ingĩhũra riboti ya ũndũ ũcio kurĩ rũhonge rũrĩa rwagĩrĩire through kũhũra namba ciao cia thimũ either kwĩ Safaricom kana Airtel kana ona Telecom, kana rũhonge o rũrĩa rwagĩrĩire rwa gũcokia network. Ningĩ no ndĩmandĩkĩre SMS thĩ-inĩ wa namba icio ciao ndũmĩrĩri nguhĩ, kana ndĩmandĩkĩre Email, ndĩmatũmĩre Email ndĩmerethere gĩcigo kĩrĩa kĩ na thĩna, na ndĩmerethere thĩna wĩha. Kumania na hau kũngĩrema macio mothe nyone hatirĩ na response, no ndĩmandĩkĩre thĩ-inĩ wa rũhonge rwao rwa social media, either Twitter, Facebook, Tiktok, Instagram, ndĩmamenyithie gũtirĩ na network gĩcigo kĩrĩa ndĩ kĩo. Ningĩ ũngĩkĩremwo macio mothe, no ndĩtware ĩmwe kwa ĩmwe wobici-inĩ ciao ndĩmamenyithie gĩcigo gĩakwa gĩtirĩ na network, na nĩtũrathĩnĩka njĩra ya mawasiliano kana ũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩguo ingĩka ingĩona gũtirĩ na network thĩinĩ wa gĩcigo gitũ. Thengiũ mũno.

Mĩtaratara ĩrĩa ĩkuo, ĩkĩrĩtwo nĩ thirikari gũtigĩrĩra marũa magũthiĩ Amerika nĩ maroya kahinda kanini, ũndũ wambere, nĩ ũndũ thirikari ya Amerika, nĩ ĩhotete kwandĩka andũ aingĩ, na ĩkahota kwongerera andũ mahinda-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ũingĩ wa andũ, mara apply marũa macio. Ningĩ ũndũ ũngĩ, ũhoro wa gũtheria ũgitĩri wa mũndũ, security issues, kana good conduct, ya mũndũ ĩgakorwo ĩgĩkwo naihenya mũno, na njĩra nguhĩ, ningĩ marũa marĩa manaihenya, tohoro wa mũrimũ, ũhoro wa gĩthomo, kana ũhoro wa mbiacara ya naihenya, nĩicugurĩkagĩrwo naihenya mũno, nokaheyo kanya kambere. Ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩmanyitanagĩra na rũhonge rwa FBI, nĩũndũ wa, nĩũndũ wa kũrora back ground check, na gũtheria kwa mũndũ, nĩũndũ wa security ya naihenya, na ũkahota kũ grant wo marũa maku. Ũndũ ũngĩ thaici ũguo, noũ renew marũa maku, through email, ũtegũbatara gũtinda ũgĩthiĩ rũhonge-inĩ rũu. Ningĩ kaũndũ kangĩ, nohũthĩre njĩra ya online, kũhota gũ process maũndũ maku, kũhota gũĩka maũndũ maku, nohote gũgagũteithĩka. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa thirikari ĩhũthĩrĩte gũtigĩrĩra marũa ma gũthiĩ Amerika nĩmaronekana na njĩra nguhĩ, thengiũ.

Ũteithio ũrĩa kambuni ya thimũ ĩngĩteithĩrĩria kwendwo nĩ arĩa matahotete gũkinyĩrwo nĩ tekinorojĩ kana ũmenyo wa tekinorojĩ ũndũ wa mbere nĩ ũyũ; maheo gĩthomo gĩa gũtaũkwo na mũhũthĩrĩre wa tekinorojĩ ĩno njerũ. Angĩkorwo nĩ thimũ ici cia smart phone kana thimũ ici cia kũhutahutia mabundithio ci operate na ũrĩa cirutaga wĩra nĩgetha mahote kũhũthĩra. Ningĩ ũndũ ũngĩ no macihĩke na mbei ya thĩ nĩgetha o mũndũ wothe ũtakinyĩirwo nĩ ũhoro ũyũ ahote gũkorwo okĩhota kũmĩgũra na ahote gũkorwo enayo na akĩhote kũmĩ afford mũtũrĩre-inĩ wake. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩkiuga ũũ no magĩthiĩ mamerethere wega wacio, makorwo mena awareness amerethere wega wayo, ũhoro wa kũhũthĩra kĩrĩa product ĩyo kana kũhũthĩra kĩndũ kĩu na ũrĩa tekinorojĩ ĩngĩteithia maũndũ-inĩ ma gĩthomo. Ta thaa ici ũguo ciana citũ cia CBC nĩ maraheo homework ingĩ through gĩthomo na andũ aciari aingĩ a gĩcagi-inĩ matirĩ marahota gũkinyĩrwo nĩ tekinorojĩ ĩno ya mũthemba ũyũ. No mahote kuonia bata wao thĩinĩ wa gĩthomo gĩa ciana ciao, kũmenyaga maũndũ marĩa matũkinyĩire ona kũmenyaga maũndũ marĩa me myũmba-inĩ cia mohoro through thimũ, ũtegũtinda ũgĩbatara TV kana ũtegũtinda ũgĩbatara redio. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mangĩka wagũthomithia andũ acio na kũmonithia bata wa kĩndũ kĩu na gũtuĩka gĩa kũ....

Njĩra ĩrĩa ingĩhoya nayo ũteithio ingĩkorwo ndĩ na thĩna, okorwo nĩ motungata ma thimũ: Ũndũ wa mbere ingĩoya thimũ yakwa hũre namba cia motungata marĩa ndĩrenda; kambuni ĩyo ndĩmahũrĩre thimũ ndĩmerethere thĩna wakwa. Ingĩona ndũnakinyanĩra, no njoe thimũ yakwa ningĩ, ndĩmandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ through namba icio ciao, cia kambuni yao cia customer care. Kũmania hau nyone ndinateithĩka ũrĩa ngwendaga through ũhoro wa thimũ no ngerie kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri thĩini wa rũhonge rwao rwa social media, through Instagram, Tiktok Facebook na either nginya WhatsApp. Ngerie kũmakinyĩra, ndona ndingĩhota gũteithĩka na maũndũ macio mothe, no nyume haha ũ thiĩ nginya rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakũhĩ ndĩmahe mathĩna makwa, ndĩmatarĩrie mĩhĩnga ĩrĩa ndĩragerera thĩ-inĩ wa motungata ma thimũ. Na kuma hau ndwĩke wa gũteithĩka na ngoro yakwa ĩkorwo ĩiganĩire. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ingĩgerera: kũhũra thimũ, kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ thĩ-inĩ wa mĩtambo-inĩ yothe kana thĩ-inĩ wa namba-inĩ ciao.

Ingĩmenya thimũ yakwa ĩna mathĩna makũnyita intaneti, ingĩũria, ingĩũria ũhoro, kwĩ agent wa kambuni ĩrĩa yanyendeirie thimũ, na njĩra ĩno, ũũ nĩguo ingĩmũria. Ũhoro waku? Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Faith Nyambura, kwĩ mũthenya wa kana, hĩndĩ fulani, nĩndokire thĩiniĩ wa kambuni yanyu, na mũkĩnyenderia thimũ, na ngĩmĩrĩha na ngĩcokia ngatho. Nĩ ndathire na ngĩambia kũhũthĩra thimũ yakwa. No gwa kahinda ngĩgeretie kũhũthĩra thimũ yakwa, no ndĩranyita, ĩna thĩna wa kũnyita intaneti. No hoye, okorwo nomũnjerethere, ikinya rĩrĩa njagĩrĩire kuoya, tondũ thimũ yakwa nĩmwanjirĩte ĩna warrant, ya kahinda ka mwaka ũmwe, na no nyende kũmenya ũrĩa ingĩteithĩka. Tondũ, nĩũndũ wa thĩna ũcio wa intaneti. No nyende ũnjerethere makĩria, ũrĩa ingĩhota kwona njĩra ya ũteithio, thĩiniĩ wa kambuni yanyu. Ndarĩkia kũmwerethera ũguo, kũringa na ũrĩa ekũnjokeria, nĩngũmũria rũhonge rũrĩa rũrĩ hakuhĩ, ĩngĩthiĩ gũteithĩka. Na kuumania na hau, ndĩtware rũhonge-inĩ rwa kambuni ya kwendia thimũ, na hote gũteithĩka. Either gũthondekerwo thĩiniĩ wa thimũ yakwa, kana ũteithio ũngĩ.

Ũteithio ũrĩa ingĩhena he mũndũ ũrarutĩra wĩra mũciĩ na ena mathĩna ma intaneti ũndũ wa mbere nĩ kũmwĩra ethe intaneti ĩrĩa ĩngĩhota gũkorwo ĩna ũteithio mahinda~inĩ mothe, ĩrahota kũnyitĩkana ĩtũra rĩake. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩmwĩra ariboti ũndũ ũcio thĩ~inĩ wa rũhonge rũrĩa rwagĩrĩire, rũhonge rũrĩa rwa mwendeirie internet ĩyo kana rũhonge rũrĩa rũracugurika na ũndũ ũcio. Ahote gũcenjerio router kana ahote gũtũmĩrwo technician ahote gũ solve thĩna wake. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩmwĩra no akorwo na backup ya internet, mobile data kana ici cia kũgũrwo na thimũ ona kana ahote gũkorwo na backup ya gũkorwo atĩ no ahote kũ download bairo nyingĩ akahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa atarĩ na internet nĩ getha ndĩka affect wĩra wake mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ no a upgrade kwĩ nyamu ici nene ta Starlink kana satellite kwĩ matũra marĩa me thĩ~inĩ mũno mena thĩna wa network. Ũndũ ũcio nĩgwo ingĩmwĩra ũngĩhota kũmũteithĩrĩria mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa ararutĩra wĩra mũciĩ ena mathĩna ma network. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩwega mabairo marĩa manene kana maũndũ marĩa manene aka ndaũnurondaga ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na wĩngĩ wa andũ marahũthĩra internet ĩyo yake. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ingĩ mũteithĩrĩria.

Gĩtũmi kĩa ngarama, kũhaica thĩiniĩ wa motunga, ma kũrĩha thutha wa mahũthĩro makwa kũhaica, na ngarama ya maica kũhaica, ũndũ ũmwe, nĩ ũndũ wa, economy itũ ya bũrũri witũ, ĩgakorwo ndĩreka wega, na ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũ affect ĩtwo naguo, nĩ either ũndũ wa political, maũndũ ma, maũndũ ma political, kana ũkorwo na thĩna wa, wa haaro kana thĩna ũyũ ũngĩ, nĩguo ũngĩcũngĩrĩra ngarama ya mũtũrĩre kwambatĩra, na ĩgacũngĩrĩra marĩhi makũrĩha thutha wa mahũthĩro kuongerereka. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene mũno kũngĩkorwo, kĩngĩtũma kĩongerereke. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩtũma, na akorwo ta rĩngĩ mbeca Kenya, ĩkorwo ĩthĩ ĩngĩkorwo ndĩrĩ na hinya rĩngĩ, na ĩgakorwo ndĩrahũthĩka, ndĩrakorwo ĩna hinya thĩiniĩ wa bũrũri, nja wa bũrũri ĩgakorwo ĩna hinya mũnini mũno, thĩiniĩ na mĩhũthirĩre na motungata macio, akorwo motungata macio makambindwo mongerereke thĩiniĩ wa Kenya, angĩkorwo marauma nja wa bũrũri. Macio nĩ mo maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩra thĩiniĩ wa ngarama ĩhaice mũmo, thĩiniĩ wa ũheyani wa motungata macio. Thengio.

Gĩtũmi kĩnene kĩa ngarama kũhaica thĩinĩ wa motungata makũhũthĩra thimũ na kũrĩha thutha wa mahũthĩro, nĩũndũ ũmwe, noũkorwo tarĩngĩ nĩ ũhoro wa bũrũri, economĩ ya bũrũri gũkorwo ndĩreka wega, na mathĩna marĩa ũngĩkora bũrũri ndũreka wega, noũkorwo nĩ thĩna wa gĩthirikari, ũhoro wa mũng'ethanĩro na thirikari ĩrĩa ĩrĩkuo, gũkorwo ĩkĩrehe thĩna wa haaro, ona kana ciringi ya Kenya ĩgakorwo ĩthĩ, ĩgakorwo ndora ĩigũrũ mũno gũkĩra ciringĩ ya Kenya, igacungĩrĩria motungata macio marĩa maumaga nja wa bũrũri, gũkorwo makĩongerereka na kũongerera thogora ũcio wa mũtũrĩre. Rĩngĩ ũndũ ũcio ũngĩ, mahũthĩro marĩa mũndũ, ũtungata wa mũndũ kũrĩha thutha wa mahũthĩro, ningĩ no ĩcũngĩrĩrio nĩ kĩndũ kĩmwe, gũkorwo kĩrĩa, maica ũrĩa marathiĩ makĩambatagĩra, oũrĩa maũndũ marathiĩ makĩritũhaga, igakorwo nacio kambuni icio, cigathiĩ cikiongagĩrĩra mbeca, nĩgetha mahote kũrĩha aruti a wĩra wega, tondũ maybe tarĩngĩ ngarama iya kũtũrire nĩ ĩthiĩte ĩkĩambatagĩra bũrũri-inĩ witũ, indo ũrĩa ciongererekire, nyũmba nĩ ciongererekire, ona gũgakorwo kwĩna ũnyihu wa motungata marĩa mangĩ, makambindi mongerere aruti ao a wĩra nĩguo magacoka makongerera maũtungata marĩa maraheyo. Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa mũnene ũngĩcũngĩrĩra motungata kwambatĩra na njĩra yaigũru mũno, thĩinĩ wa bũrũri. Ngarama

Ũhoro mwega mahinda-inĩ maya? Torĩa ũkĩũĩ, ngĩtagwo Faithi Nyambura, nĩũnyendagĩria thimũ ciakwa, na thimũ ĩrĩa ndĩrahũthĩra gũkũhũrĩra, nĩwe wanyendeirie, kahinda kamĩaka ĩrĩ mĩthiru, na nĩ ĩkoretwo ĩna ũtungata mwega harĩ niĩ, na ĩkandungata wega mũno, ũcio nĩ ũndũ wambere ingĩenda gũgũcokeria ngatho, na ngwĩre nĩ thengiũ. Ningĩ nĩndona, kwĩna thimũ yũmĩrĩte, thimũ ĩngĩ njega, njegega na ndona ũkĩmĩendia na mbei njega, na nĩngwenda ũnjerethere, nĩgetha menye, tondũ kwĩna thimũ mĩthema mĩingĩ, nĩgetha menye nĩ ĩrĩkũ, njega ĩkũndeithia. Ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩ nyendete thimũ ĩna ũingĩ wa kũiga indo, ina storage ĩigũrũ mũno. Nonyende thimũ ĩna kamera njega, ĩkũhota kuoya mbica cia, mbica njega, ona bindio njega, ningĩ ĩgakorwo na mũgambo clear. Nĩ ndĩrirĩrie kwoya thimũ, o ya kambuni ĩno ndoete, o mũthemba o ũcio, no ĩkorwo yongererekete kĩwango kĩa igũrũ, ina speed ya igũrũ, ya kũruta wĩra, tondũ mahinda maya tũraruta wĩra wakwa mũciĩ, nonyende thimũ ĩkũndeithĩrĩria kũruta wĩra wakwa ndĩmũciĩ, ĩgakorwo ĩna thauti njega, na ĩkahota kwoya bindio njega, ona ĩkũhota kuoya mbica njega, ciĩ clear. Thengiũ mũno ũngĩnjerethera ũhoro wĩgiĩ thimũ icio.

Ũrĩa ingĩhũra riboti yakwa thĩinĩ wa kambuni ya mĩrigo, ndĩmere indo ciakwa nĩ thũku, nĩ na njĩra ĩno. Hello, ũhoro wanyu ? Ngũĩhoka ndĩraria na mũheani wa ũtungata thĩinĩ wa kambuni ya mĩrigo, hamarĩtwa makwa, njĩtagwo Faith Nyambura, na nĩndahũthĩrire mũtambo wanyu kũamũkĩra indo ciakwa, na ngĩhota gũci order through kambuni ya ũkuwi wa mĩrigo na nĩcianginyĩra, nondirĩ mũkenu, tondũ cianginyĩra indo ciĩthũku, na citarĩ na njĩra ĩrĩa ciagĩrĩire, na itarĩ na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ndĩraigua ngoro yakwa ĩthĩ mũno, tondũ ndĩrehokete kambuni ĩno, na ngamenya nĩ kambuni njega, na nĩyo kambuni njega na nene, thĩinĩ wa bũrũri witũ, thĩinĩ wa ũkuwi wa mĩrigo. Nĩ ingĩhoya mũhote kũndeithĩrĩria ũrĩa ingĩteithĩka thĩinĩ wa mĩrigo ĩno yakwa gũthũka, ũrĩa ingĩhota kũmĩcokia, na njĩra ĩrĩa ingĩhota kũhũthĩra, na ũrĩa ngũcoka gũteithĩka baadaye, nĩgetha hote kwona kĩrĩa, hote kwona kĩhoto gĩakwa, thĩinĩ wa kambuni yanyu ya ũkũwi wa mĩrigo. Nĩ ingĩhoya mũhe ũteithio nĩgetha hote gũteithĩka, tondũ nĩ mwakĩndehera indo ciakwa ciĩthũku. Na ũguo tiguo ndĩrerĩgĩrĩire, natiguo ũrarĩ mwĩhoko wakwa, noguo tiguo ndĩronete kambuni yanyu ĩhana, tondũ ndĩroĩ nĩ kambuni njega, na nĩkĩo ndĩramĩhokete."

Ũndũ ũrĩa ingĩteithi mũgũri wĩna kĩagago tondũ indo iria aretĩtie nĩ icereirwo kũmũkinyĩra, ũndũ wambere, ingĩmwarĩrĩa na njira ya ũhoreru mũno, na ndĩmũiguithie indo ciake citiũrĩte, na ũndũ wambere, nyambe ndĩmũhoye apology, ndĩmũhoye mũhera nĩ indo ciake gũcererwo, tondũ ũguo tiguo ũrarĩ kĩrĩkanĩro gĩtũ nake. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ ndĩmũiguithie indo ciake nĩ cikũmũkinyĩra, na cikũmũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũikara ngĩmũheyaga, ndĩmũhe namba kana namba ya thimũ, kana namba ya ũtungata ũcio wakũmũkinyia indo ciake, aikare akĩaranagĩria nao, amenye harĩa indo ciake cikinyĩte, kana mahinda marĩa indo ciake cigũkinya. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩwega, nĩwega kũmwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, nĩ tũkageria mũno mũno kũmenyerera mathaa maitũ, nĩgetha indo ciake cimũkinyĩre wega, na cimũkinyĩre mahinda marĩa magĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwaranĩria na andũ arĩa marakinyanĩria, indo ciake cikinyanĩre, ndĩmahoye magerie angĩkorwo hena thĩna woothe, wonekanire barabara, either thĩna wa mũtino, kana thĩna woothe watũma gũcererwo kwa indo ciake, barabara, kana ũhoro wa njamu, kana ũhoro ũngĩ woothe, watũma mũndũ akinyie indo ciake ciĩnjerere, ndimahoye mahote kũmũkinyĩria naihenya, nĩgetha mũndũ ũcio ahote kũigua ngoro yake ĩkinyanĩire, na akahota kwĩhoka motungata mai-

Ũndũ ũrĩa, njĩra ĩrĩa ingĩoya kũmenyithia kambuni ĩrĩa ĩranyendagĩria indo, indo iria ndĩretĩtie kũhĩtũkĩra intaneti, na itinginyĩire, nĩ na njĩra ĩno ĩmwe. Ũndũ wa mbere, ingĩ make sure nĩndahota kũmaranĩria nao na njĩra ĩrĩa ya thimũ ya customer care, ndĩmerethere nĩgetha mahote kũhe thĩna wa, mahote kũhe gĩtũmi kĩa indo ciakwa gũcererwo. Ingĩmahũrĩra na njĩra ĩno, ũhoro wanyu? nĩndĩra ondete indo, thĩiniĩ wa rũhonge rwa intaneti, thĩinĩ wa kambuni-inĩ yanyu nacitirĩkĩtie kũnginyĩra, na hena indo imwe ndĩrabatara kũhũthĩra, nonyende kũmenya gĩtũmi kĩa indo icio ciakwa kwaga kũnginyĩra tondũ tũrarĩkanĩire nginya mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana, na rĩu nĩ mathaa makĩria ya mĩrongo ĩrĩ na mana, ndirĩ ndĩrakinyĩrwo nĩ kĩndũ kĩu. Ũndũ wa kerĩ, ingĩona thimũ ciao citirathiĩ through , nondĩmandĩkĩre mecĩnji nguhĩ, kana ndĩmandĩkĩre through whatsApp kana ndĩmandĩkĩre through email kana ndĩmandĩkĩre thĩiniĩ wa mĩtandao yao, ya social media instagram, facebook na tiktok, nĩgetha mahote kũ follow up na mamenye thĩna kũrĩa ũrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, no, ingĩona matina respond na nyone matirahota gũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũcio, nondĩtware mwene kambuni-inĩ. Thengiũ.

Thogora ũrĩa nyonaga mũigananĩra thĩ-inĩ wa irio ciakwa kana mahiũ; ũndũ wa mbere, ndarĩma irio ciakwa wega nĩhotaga gũcigetha na ngahota gũcitwara thoko, na ngahota kũona marĩhi macio. Na ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ hotaga kũrĩma mahiũ makwa wega, na ngamethera thoko njega na ngahota kũona mũigana wa mbeca. Nĩ make aga sure hĩndĩ ĩrĩa irio ciakwa cia mũgũnda nĩ ngũhota gũcitungata wega, nĩ getha cihote kũruta maciaro mathaka na makũgucĩrĩria, nĩ getha cirehe mbeca njega, cia mũiganĩra mwega. Otogwo nogwo njĩkaga na mahiũ makwa. Nĩhotaga kũmatungata wega, na ũkorwo na kirũ cia kũigana, na ũkorwo na ũgucĩrĩria wa maitho nĩ getha mathiĩ thoko-inĩ mahote kũrehe mbeca cia kũigana. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩngeragia gwethera thoko njega, na thoko ĩĩ igũrũ mũno ya mahiũ makwa kana irio ciakwa nĩ getha nyone mũgũri ũrĩa ũkũhota kũgũra na njĩra ya igũrũ mũno, na njĩra njega nĩ getha hote gũcokia hathara yakwa, na hote kũona baida yakwa nini. Eeh Ĩyo nĩgwo njĩra ya thogora ũrĩa hotaga kũona mũigananĩra wa irio ciakwa kana mahiũ makwa mahinda-inĩ mothe. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nĩndigagĩrĩra ciĩ na ikĩro cia gũkinyanĩra na ngatigĩrĩra nĩ ciathimwo nĩ ndagĩtarĩ arĩa makinyanĩirie a kũrora mũkinyanĩrie wa irio nĩ getha cihote kũgũrĩka na njĩra ya igũrũ, na gwĩtĩkĩrĩka thĩ-inĩ wa thoko. Mahinda mothe cihote kũndehera mũigana wa thogora.

Maũndũ marĩa mwarimũ na mũciari mangĩciria megiĩ ũrĩa murutwo arutaga wĩra wake, ũndũ wa mbere nĩ ũyũ; mũciari mahote gũikara thĩ na mwarimũ na mũrutwo, mecirie na marie mathĩna marĩa mũrutwo aratũngana namo, thĩinĩ wa mũciĩ, thĩinĩ wa cukuru, macoke methe kĩrĩa kĩratũma na kĩrĩa kĩracũngĩrĩra thĩna ũcio, macoke methe kĩhonia gĩa thĩna ũcio. Akorwo, mahote gũteithia mwana ũcio thĩinĩ wa thĩna ũcio, akorwo mũciari, arute wĩra ũrĩa ũrĩ wake he he mũrutwo hĩndiĩ ĩría e mũciĩ, nake mwarimũ arute wĩra ũrĩa wĩ wake hĩndĩ ĩrĩa ena mwana thukuru-inĩ, na macokie marĩrie mwana ũcio nĩgetha mahote gwetha kĩhonia gĩake na ahote kwĩyaria na kũhota kugaga thĩna wake harĩa ũrokĩra. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, mũrutwo nake nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩ akĩĩra mwarimũ mathĩna marĩa aragerera harĩa atarahota kũnyita wega na akĩrute wĩra wake. Na maũndũ marĩa marahĩnga kũruta wĩra wake, ũndũ ũmwe na kwĩra mũciari wake mathĩna marĩa aragerera akĩruta wĩra wake nĩgetha mahote gwetha kĩhonia marĩ othe hamwe na njĩra hũthũ. Macio nĩmo maũndũ marĩa mwarimũ na mũciari mangĩĩciria megie mũruta arutaga wĩra wake na njĩra ĩrĩkũ. Thengiũi mũno.

Ũteithio ũrĩa ũheyanagwo, nĩ Huduma Center nĩ moteithio maingĩ mũno, marũa magũciarwo kwa mũndũ, nĩmo birth certificate, ningĩ marũa magũkua kwa mũndũ nĩmo death certificate, nĩmaheyanagwo. Nĩmaheyaga ningĩ marũa magũthiĩ nja wa bũrũri, ta ũhoro wa passport marĩa makũhotithagia gũthiĩ nja wa bũrũri, mbica, magakũhe, magakũhe good conduct, marũa makũmenyithania atĩ ũgitĩri waku nĩũkoretwo wĩmũndũ mwega, nogĩtĩri waku nĩmũkinyanĩru, gukorwo ũgĩka maũndũ macio. Ningĩ ũndũ ũngĩ, gukorwo na license cia thibitarĩ, license cia ũhoro wa ũtheru, ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ marũa macio, marĩa marendekana, ningĩ nĩ merũhagĩria mũndũ marũa ma ũkuwi, ona marũa mamĩgũnda. Ningĩ ona nowambĩke cira thĩinĩ wa Huduma Center, nĩ maheyanaga ũtungata ũcio. Mena motungata maingĩ mũno, ningĩ noũheyo ũtungata ũngĩ, noũheyo ũtungata ũngĩ wa njira ya no ũheyo ũtungata wa njĩra ya marũa ma thibitarĩ, kandi cia NSSF, SHA. Ningĩ noũheyo mathĩna mangĩ ma ũhoro wa mbiacara ciaku, permit cia kũambia mbiacara ciaku, marũa makwambia mbiacara ciaku.

Njĩra nyingĩ, cia kũmenyithia andũ na njĩra ya ndemwa, cia mĩhiano, ũndũ wambere, thĩinĩ wa rũracio rwaku, ũkĩenda gũĩta andũ, moke thiĩnĩ wa rũracio rwaku, no ũmamenyithĩe na ndemwa cia mũhiano. Ũndũ ũcio ũngĩ wakerĩ, ũkĩenda gũĩta andũ moke gũcerehekea mũthenya waku wa gũciarwo, no ũmete, na ndemwa cia mũhiano. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũĩta andũ mohiki-inĩ maku, ũhiki-inĩ waku, kana gũcerehekea kwa wendo wanyu, no ũmete na njĩra ya ndemwa cia mũhiano. Ũndũ ũcio ũngĩ, no ũmamenyithie kana ũmete, okorwo nĩũrabatara mũcango, either mũcango wa thibitarĩ, kana mũcango wa ndwari, no ũmenyithie andũ nometa na ndemwa cia mũhiano. Ũndũ ũciongĩ ningĩ, no ũkorwo wĩna gũcerehekea gwaku, tarĩngĩ gwa gũthoma, nĩwaheyo ndigirii yaku, kana nĩwaheyo, kana nĩwongererwo mandaraka thĩinĩ wa wĩra waku, nowandĩkĩre andũ, kana ũmete na ndemwa cia mũhiano. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na, ũhoro wa gũteithia thĩinĩ wa itũũra, kana ũhoro wa mũcango wa handũ either ũhoro ũranyitĩrĩra andũ thĩinĩ wa itũra, kana andũ a itũũra kũnyitanĩra gũteithio, no ũmete na ndemwa cia mũhiano. Icio nĩcio njĩra iria cingĩhũthĩka na marũa macio mandemwa cia mũhiano, thengiũĩ mũno.

Kambũni iria ithondekaga batarĩ Kenya, ya mbere nĩ ABM kana Chloride Oxide kana ĩyo ĩngĩ nĩ Eveready Kenya, naa ĩyo ĩngĩ ya mũico nĩ Taico Power, icio nĩcio kambũni cithondekaga batarĩ thĩiniĩ wa Kenya. Ningĩ thĩiniĩ wa Golden na Eveready, ĩrĩa njega, nĩtũĩ ciothe ciĩna wega wacio tondũ Eveready nĩ dry cell na ĩno ĩngĩ Golden, nĩĩteithagia na njĩra nene thĩiniĩ wa makambũni-inĩ na maũndũ marĩa mangĩ manene. Tuge ciothe ciĩna njega, tuge ciothe nĩ njega, no Golden ĩna hinya mũingĩ mũno na nĩĩhotaga kũhũthĩka, nĩĩhotaga kũhũthĩka na njĩra nene mũno, ĩna warranty ya igũrũ ningĩ, nĩ njerũ thĩiniĩ wa market ya Kenya. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, batarĩ ya batarĩ ya Golden no ĩhũtĩke na njĩra ya solar, so nĩ nyamũ njega, ningĩ nĩyonekanaga thĩiniĩ wa nduka cia intaneti-inĩ cia cia online na ĩgateihĩrĩria mũno mũno mũno so icio ingĩ ciĩna wega wacio, no Golden no harĩa ĩ njerũ thĩiniĩ wa thoko, na nĩĩrahota kuoneka na njĩra ya raithi mũno.

Maũndũ marĩa ũngĩhota kũhingũra kũgerera website ya thirikari, nĩ maũndũ maingĩ mũno, tondũ nĩ motungata mothe marĩa mothe maheyanagwo nĩ thirikari, ũtungata wambere, noũhote kuoya marũa maũkuuwi, kana kuona marũa ma ũkuuwi, kana maũndũ marĩa mahutanĩtie na ũkuuwi, ũhoro wa marũa magũtwarithia ngari barabara, haya, kuona TLB yaku, marũa magũĩtĩkĩria ngari gũthiĩ barabara ma NTSA. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nohote kũhoya ihoya rĩa marũa ma gũthiĩ nja wa bũrũri. Ningĩ hote kũ apply kana kũhoya kana kũerũhia passport yaku, marũa magũgwĩtĩkĩria gũthiĩ nja wa bũrũri. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nohote kwamũkĩra motungata ma ũhoro wa kũrĩha igoti, kũhe marũa makũhoya kwambia mbiacara. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, nogũĩtĩkĩrie, ũhoro wa kũamũkĩra motungata mamagoti-inĩ, kana motungata marĩa mothe mothe mena ũhoro wa magoti, ningĩ ũhoro wa, ũhoro wa maũndũ mamĩgũnda, no ũhote kwamũkĩra through website ya thirikari. Ningĩ no ũhote kuona ũteithio wa HELB, ũrĩa ũteithagĩrĩria mũrutwo kwona ũteithio wa kĩmbeca hĩndĩ ĩrĩa eyunibacĩtĩ through website ya thirikari, thengiũ.